Eng yu komii trait netaku orit Eng orit Komi kejiket netaku nekakitende mi ngwek kora chekakindet

Kit netai koron, boisioni eng kokwet koba kamanut kot missing amun kiyoe kouni koron kochamdos biik kibagenge, egu biik kibagenge notok amune kole kipsigis kibagenge ko kimnot. Gere ennyu keminei ketik. Keminet ab ketik kotoreti tuguk chechang. Toreti eng kimaswek chotok chemami ketik konyor ketik chekoron cheae kot cheae emo notok kogur komnye. Yoe kora emet kotililit. Tere kora koristo neo notok neibu imuchei kogon asenet kora koek neo. Minet ab ketik kouen robta, robta notok nekiboisie keminsei eng imbaronikyok. Kemine tuguk rurutik cherurtos sigorur ago koraranitu. Toretech kora ketik kemin sikobit kemuch kot ketechen korik kot chekororon missing. Ongemin tugul kibaketik ketik kochang'a kot missing amun tinye indoi kamanutiet neo en echek tugul.

Apwatiii aai poshonii netaii koamingin kokineta kamenyuun kiinetaa olekikwangdai akatyem anai oleouuu akieek kasarta nikiuiiii mising kiachop kimnyeet nekimingin

Apwatiii mising aaae poishoni netaii apwatiii mising akwanye koagitikiin neaa apwati aaae poishoni netaii komaganye alot nikocham cham. chito kimnyanii ...konpaoishani komeche imii AK Chito neingen koai poishoniii

Eng yuuu alenjin chitoo kocheeng kii agetugul netos kekondoreee kukunyeeek kochangaaa imuchee icheeeng kunieet neindoiii ngungunyek chechaang akindeii ngungunyeeek chechang akikany koturyooo komnyeee akindeee minutik sikoeueyoo komnyeeee

chochome en koroi ko kesweek chote chegigonech ko kesweek choton chegonech kombunit nito nebo kenya seed, kombunit nigigere en yuu ko kompunit negararan kot mising konech kesweek chegoron choton che ngemiin keboishen rurutik kyook keboishen en imbaronik kyook iiih kogonech rurutik choton chegoron kot mising, cheitos komyee ak kochanga chetos kotoretech soiti abogoraa, toretch soiit koeet toretech negonech ko toretet neoo kot mising amuun rurutik chemongunen en kombunit niton bo kenyan seed ko rurutik alalk chegikwongen kot mising, rurtos tuguk en imerenik kyook, ruret agee neoo kot mising iboree iin koginde mbolea aah ko kesweek chegonech kenya seed company negaran kot mising, noton amunee igeree biik chechang kebendii tuguk kompunii nii kenyoruu keibunen kesweek chook chegimine en imbaronik kyook.